Ee nkiri inosita kulo payiani nidolta ajoketii orgavanai ine wueji netii orais lolosho lang' le Kenya naa ingiri inasita te misa nabo naa ore ena kinosata onkiri tewueji nebo naa kitodolu naboisho o esidano naa kesidai oleng' tenchoto ormaasai amu enkinosata nainasi nkiri tenkoitoi neeku sidai oleng'.

iltung'anak kulo ogira aing'uraki ate impisai ashu aing'uraki ate endaa tenkoitoi naas esiai onkaik enye naa enetipat oleng amu ore adake teipa naa ilo oltung'ani iyata nkuti pisai nilo ainyinag'unyie endaa ino ninap emukate naa indipa ataasa esiai onkaik inonok indipa aing'oru entoki nilo anya tenkang ino.

ore ena naa nkatititn apa apa oleng, natii olashumpai ena kop ang' olosho le kenya. enapa kata eetae entoki naji ukoloni. naa egira lashumpa aarik iloorok, kulo tunganak lolosho lang aa loorook. naa entoki naji ukoloni ena nagira aasa apa tenkop oloorok tenkop naji ene afrika te jumula. neeku kegirae kegira ilashumpa aishooyo ntokitin naayautua tenkop enye.

Orkijanai ele oibung'a irpolisi egira aas enoshi toki naji maandamano ore maandamano naa enoshikata egira iloopeny olosho arashu wananchi aitetea haki enye arashu aa esipata enye tenkaraki sirkali nagira aitagol naa maisha oltung'anak lenakop ang' ashu lele osho lang' le Kenya, neeku isikarini ogira aibung' aamitiki ees ina maandamano.

Ee orkigerotoeleoitodolu ajo itabayie enkop naji oloitoktok .Ore oloitoktok naa enkop ang ena kop ang etii e kenya , naa ore naa ele kigeroto nitodolu naa ajo itabayie ina kop ashu ashu etaa ijing enkop naji oloitoktok, naa ore oloitoktok naa ketaaniki enkop naji tanzania tiidie, olosho le tanzania tidiaalo niaku ketaana oleng . Niaku tenidolo ele kigeroto naa kitodolu ajo itabayie enkop naji oloitoktok.

Ee ore tenipik nkishu inonok ele ama ashu amishirr inkishu inonok naa keshuku inkishu inonok amu teniimin enkiteng' naa aitum teleleki oleng' neyiolouni ajo olino enakiteng' amu kigero naa arashu ekemishira ormishire lino naa teneyiolou iltung'anak pookin ajo olino ele mishire naa kesidai oleng' amu kishukoki nkishu teleleki tenelo niimin enkiteng' , neeku enetipat oleng' tenchoto enchukunoto onkishu naimin.

Orpayian ele otaa maisulet arashu oishorita embenki naji African Banker oishorita entoki naji zawadi naa aisho amu ishinda netaa maisulet naa netaa kisho ena benki aisho ele payian ena sawadi, neeku kesidai oleng amu iropiyiani enare toltung'ani metaa indipa ataa maisulet.

eutaroto ena ashu enkiteng'ena nagirae aiteng'en ele payian peyie etumoki naa atijing'a atua ena siai ashu ena kisuma ashua ena kiteng'ena matejo naaji erewata ongarrin neku eking'asi autaa ajo kanyio ifaa piyas kanyio ifaa pishiakino ni, niyau kanyio ishakino niata ashua kempisai aja ishiakino nilak niaku ewutaroto nagirae autaa aliki naa enaifaa pee eyas ashu enaishiakino piyas.

esiai ena nifaa pee iutaa iltung'anak ojing'u atua enkampuni ningerr inkarrn enye arashua enkiteng'ena nitijing'a anaa olturrur ingirara aiteng'ena naa kishiakino ningerr oltung'ani irkigerot naa tembuku pidamu enate, enetejo tentumo tenelo naa entumo iyatata naa aisidai oleng amu ore lelo kigerot naa kisho ntae entadamu enitejo apa tend'a nkae tumo apa natogiroyie.

ewueji sapuk ene, ewueji sapuk ene esirkali neorieki mpisai anaa budget naa aishooyo mpisai aisho county sirkali naa tene elimuni neesi osabu pokin loo mpisai. naa mpisai naishooyieki nkauntini, mpisai naitumiae, mpisai naatijing'utua, anaa tax nejing'u duoo aajing ena benki e kenya. neeku mpisai akenaa eikeni tene, neeku mpisai eorieki tene.

impisai kuna naishotie ebenki e kcb,naishooitie naa sukuul. naa isidai oleng amu eretoto ena sapuk natareto ebenki ena sukuul, neeku ebaae sidai ena oleng. ebae naitishipisho amu eretotot ena oleng tiatua ena sukuul. amu kumok kuna pisai oleng naishootie ena banki naa kisidai oleng ena bae.

Enkiteng'enare ena ashu entumo ena natii iltung'anka lolturrur ashu ilesiai nabo nagirai aiteng'en iltung'anak enagira naa esiai aikunari naa kesidai oleng' amu ketum iltung'anak enkiteng'enare sapuk naa naipirta ena siai naasita ashu ele turrur ogira aiendelea neeku enetipat oleng' ena siai.

olarikoni ele naa le kanisa e catholic egira aetengen iltunganak naa te nkoitoi Enkai, alimu ororei le nkai, niteng'en iltunganak ororei le nkai. enaiko tenetoni iltunganak orkulie, naa sidai oleng amu kepik iltunganak enkoitoi sidai, naa enkoitoi Enkai tenitum ina ngeno naa ebiibilia. naa enetipatoleng amu kening iltunganak tesidano.

Hmm, inkera kuna nagira aingongu oldia ,oldia lina ang , naa ntare sininche kuna e kerra naagira ingongu enkuchi kiti .

enkiguran ena enkwatata nagira nkera o sukuulini naapashipaasha aishindana, naa enkiguran enkwatata naakwet inkera aaman, enkiwancha nkera nainguaa sukuulini o nkauntini akeyie napaasha. arashu aa nena kaunti naji naa enkaunti nabo sukuulini natii aua enkaunti nabo nepuonu aakwet te nkiwacha aishindana, ore enkerai naisulu naa kelo enkae rorouata.

Olashe ele ogira aisho ngujit. Olashe ele otamoyia nemeidim aitasho, neeni pee etumoki aitasho amu keemoi oleng' ele ashe niyiolo ninye ajo kemishira engoriong' naa engoriong' naya ilo ashe, neaku keenakini nkiinkini aashu mbaoi peyie etumoki atadaayu pee etumoki aitasho atadaayu, pee melo naa neya esumash enkarake emoi.

Itobiraki oleng' amu ore irmaasai naa keeta ntare, nkerra kumok nadaa naa ore ntare tenetum nkujit oleng' naa kesidai oleng' amu kepiru nena tare nimirr orpayian ntare nitum iropiyiani naa kenyorr irmaasai kumok nkerra amu ketii nkujit naa ketii sii enkop ang' dupoto oleng onkerra.

Iloki ake enchani eluaai, ning'oru eluaai nanana nemegol sii duo oleng' eluaai nanana oleng' nainosayu nigil irkiku pee mikirem ning'uraa tenaa ketijing'a nkalaok atua, nidany ina luaai ninang'aki enkutuk ninya naa kemelok oleng' ena luaai amu kenana naa.

orkigeroto orgirae aigerr iltung'anak inkarrn arashu aiteng'en iltung'anak naa esiai naipirrta olturrur arashua iltung'anak ogira olturrur oje aisho eretoto iltung'anak lemurua niaku kigeri inkarrn ololo tung'anak pishori ina retoto.

Ore ilukunkuni naa kisidan oleng amu tenelo oltungani niramat ilukunguni kumok nee ekiret nena lukunkuni tenimir ashu eisho aiu aiu irmayai ashu irmosorr. Naa ore lelo mosorr naa indim atimira lelo mosor nimiru irmosorr kumok amirakii ltunganak ,ilainyiangak naa itumiropiyiani sidan oleng ashu indimninye niyieng ilukunkuni nimir inkiri naa isidai oleng amu ekiretu.

mpoosho kuna naidongoki aidongu te kuna kinyat aoru nkinyat idipa oto. Netoito kuna poosho pi , niaku kidongoki aitayu tiatua kuna kinyat enye , nelua tiatua ele puya sapuk niaku egira tenakata aipirpir pee eingukino kuna poosho okuna mauti enye ,

olchamaba ele loomposho logira olopeny aitayu eriaa kuna aitubulu nimishiaakino netubulutwa tele shamba kuna nainyial embulunoto omposho . Niaku ninche egira adoltutenkoitoi enkaina naa pemitoki abulu amu kiaku kinyial empiron enterit nimintoki mpooshonaa aisho aiu impoosho sidan ashu tenkumoi.

Eitobirari oleng' ena siai tenkopang' amuu ore eunore oonkuashin naakeun iltung'ana kumok oleng' naa etekesa iltung'ana kumok oleng' inkuashin kumok, amu kiata enterit sidai oleng' nanyorr inkuashin naakebulu nkuashin neisho nkuashin tenkumoi. Naa ore sii emirata oonkuashin tenkop naaisidai oleng amuu kemiri inkuashin impisai sidan oleng olkunia obo. Neakuu esiai sidai oleng' nagira aitobirari tenkopang naa aya iltung'ana dukuya.

Ntare ekera kuna natoishote narikito irkuuon ,nataboloyie olopeny pepuo adaa tedekenya arashu esaa akeyie nataboloyie, niaku ntare ekerra kuna naipangita pepuo adaa naa ntare natoishote naata ilkuon kutitik kake ilkuo kutitik kake ketubulutua sii kedaa sininje

enkesare naidipaki atekesu ashua idipaki atuturu inkuashen kuna nepiki irkuniani niaku kegirae tanakata amirr amiraki ilainyiang'ak kulo tung'anak ogira ainyiang'u nidipaki atipik irkuniani nikenoyioki ashu idipaki ataripai kuna kuashen niaku egirae tanakata aaya, aaya enkop naa ekulo ainyiang'ak pitokini apuo amirr tosokoni naa amiraki irkuli tung'anak lemeeta.

ore eunore orpayek naa eisidai oleng amu etunishote iltung'anak kumok oleng etuno iltung'anak kumok irpayek oleng tenkop ang netubulutua irpayek amu ketii taata enchan niaku ketum enkare teleleki oleng naa kisidai enkop ang amu kepirr naa kisidai enterit naunieki kulo payek niaku kegira irpayek abulu tesidano oleng naa aisho sii aitobiraki.

Ore enaitishipisho oleng naa ore olaunoni lekuna aitubulu ashu olairemoni lekuna aitubulu niremo aitobiraki amu etuuno nkaitubulu enyenak nidolita ajo etubulutua te sidano ,etipika enkare naa kepir olchamba oleng amu isidai enterit , kepir enterit ,niaku ore kuna aitubulu naa kisidan amu etubulutua esidai naa kenyor enkongu.

aisidai ena baye amu ore tene, tenelo niaku ele kuna aitubulu ashu ele mushele otuunoki ashu ena nkano naa imirr olopeny ele shamba ena ano amiraki ake ilainyiang'ak ore ake pimirr naa nimirr enkano toropiyiani sidan amu idol ninye ajo etubulutua oleng neku ore enkata naku duo metaa etaa kemirai ashu ewo naa imirr impisa sidain oleng amiraki kulo ainyiang'ak oinyiang'u niaku embaye sidai oleng naa nanyorr enkong'u oltung'ani.

eunore ena natuuno olopeny ele shamba naa ena aitubuluai naji enkano naa ore enkano isidai oleng enkano amu eh, ekiret enkano naa tenelo nimirr ashu teneku enkano aaku tayari naindim nimirr ina ano amirr nintayu iropiyiani sida oleng nikishukoki iropiyiani apa nintumia airemie ele shamba naitum sii entoki najo iltung'anak faida tenelo nimirr nekiret oleng ena faida enye amu itum impisai sidain oleng ompisai sii kumo.

ing'as ake ainyiang'u orpuya sapuk nipik enkop ilo puya paimbung kuna, kuna poosho nindong'o nisalash kuna poosho apik aiteleki ele puya pee meibung naa enterit nincho etoyu metoosho enkolong ore ake peetoyu metaa etoito esidano naa keeku inakata isidan oleng amu mitoki impooshok airebuk ninyiala enelo naaji nipik atua irkuniani niaku isidai oleng amu kewosh enkolong netoyu esidai naindim inakata nimirr niyierr inkulie anya ninchooyo inkulie aisho kulie tung'anak pesho ake nimirr sii kulie.

amu tenelo neku kuna aitubulu arashua tenelo nebulu metaa kisidan nebulu tenkumoki naindim oltung'ani nintayu tolchamba nilo ayierr naa endaa sidai oleng nanyorr osesen arashua tenelo neku naindim sii atimira amiraki ilainyiang'ak oinyiang'u tompisai sidan ninyiang'u naa ore kuna pisai nintumia naa ainyiang'unyie kulie tokiting naa nidupore ake naa te maisha ino.

enkiremore ena onkuashen nairemo olopeny apik ake olchamba nidol ajo etubulutua oleng tesidano amu kisidai enterit netipika olopeny enkare niaku enkiremore ena onkuashen naa sidai oleng naake kesidai oleng amu tenelo neku kuna kuashen naindim atimira oltung'ani amiraki kulikae ainyiang'ak arashu iyierr sii tenkang ino ninyianya enaa endaa onkera inonok.

enkiteng'enare enanagirae aiteng'en iltung'anak enaiko tenepik impisai atua ena benki naji equity bank naa ena natii olosho lang le kenya niaku egirae autaa iltung'anak enaiko teneyiolou enaiko tenepik impisai o tenaiko sii tene, tenigerr inkarrn enye metaa kidim atipik impisai atua ina benki niteng'eni sii naa aitodol enaiko tene indim oltung'ani aterewa impisai tesimu naa impisai inonok natii atua embenki nikinchori olaini oji le equitel naindim ake aitumia naa atereyie impisai naa tiatua ina benki.

Ilasho kutitik kulo oikenoro, arashu naa loloing'oni sidai oleng' ilasho lempeku sidai oleng',na ore kulasho kitodolu ajo kenakita esidai, megirai alep kulo asho oleng',neeku kenakita kulo asho esidai na kesidain iseseni lenye, nekinoto si kulasho naa kikarraro, mitoki duo ebolori meshomo aisuari. Na ore ena kikarraro kesidai oleng' amu kemitiki lasho epuo aimin, na kedaa lasho tele shamba itu imin nemepuo si anak inkishu, naa dama eitu elepi.

kishiakino naa iyiolo eninko tenintobiru kuna ashu teninko enirem olchamba naa kishiakino sii niata enkare sapuk enkare naim kuna, kuna paipi nishiakino sii niyiolou eninko teniun kuna aitubulu inonok nintalamilam naa eneba eninko tenintalamilam wenkata sii naishiakino niboloki enkare wenimi boloki niaku kishiakino niata ina ng'eno pookinn niyiolo naa ataasa ina siai naa tina ng'eno.

ee ore ena oshoto olaini ena kitashoto nabanji nimisidai amu elo nintashe oltung'ani ampaka nikitiru elukunya tenkaraki olaini sapuk naa kitodolu ajo meeta iltung'anak kumok oos ena siai yiololo ajo ikutik ilaasak lenasiai tiatua ena ampuni niaku kishiakino neponari iltung'anak pee etumoki iltung'anak ataas esiai asiokisioki pemitoki iltung'anak awosh olaini amu kelo nintashe tolaini ampaka nikitiru elukunya ninauru niya esaa sapuk ingira aitashe.

inkishu kuna natabolokoki enkare apikaki enkare atua empeut naa enkare sidai ena amu enkare ninye nasila naidim inkishu atook enkare nemetii enterit ashua enkare torrono niaku isidai enaare amu keret inkishu enkare naijo ena nasila enepikakini embeut naa kewok sii inkishu ena are awok oleng amu enkare sidai nanyorr osesen lonkishu niminyial inkishu amu isidai naa ena are naa enkare sidai oleng nemetii olchafu.

Kanyorr oleng' ena baaye amu tenepuo ntare adaarie aadaa naa kenya mbenek nepiru naa tenepiru kuna kinejit kaidim ake atimira namirr impisai inonok tenaya osokoni, naa tenepiru sii nkinejik naa indim oltung'ani niyieng' ayieng'aki ormarei lino neok imotorik nenya nkiri ashu iyieng' tenkata emasho enkine napirr neeku embaye ena sidai oleng' naa kanyorr ena baye.

Ore ena naa, intokiting' nainyang'ua olopeny ena kuna naatimirakaki neetenikiniakini aeniki encret, neaku kegira taata adumu peeya ang', eidipa ainyang'u naa ayaa enkop nalakua naa keisidai oleng' amu meitoki kuna tokiting' aimin meitiari metoni tiatua inapita te nkarri, neaku embae sidai ina.

enkiteng'enare ena nagirae aiteng'en iltung'anak enaiko tenitumia ena benki naji ene equity apik impisai enilo oltung'ani iyata impisai kumok naa indim atipika impisai aisudoi tinewueji pemelo nimin impisai inonok naa indim sii nintai impisai aitai maa kutitik peyie enaba anaa esiana niyieu naa nenkiteng'enare ena nikinteng'eni naa eninko teni, tinias ina siai pookin nireyie impisai nipik impisai ena benki nisudoo impisai inonok naa kisidai oleng amu kisudoo impisai nemitoki impisai inonok aimin.

aas apa ena siai amu enkata ena naa naidipa atekesa irpayek lainei newoto irpayek idipa aoto pii neeku kaitayuo apa lolo payek akes idol ajo atipika iltung'anak apa mitayu nadung kulo mapepeni lenye pemitoki naa auno tolchamba pesho nadung airragie tenkop amu isidai oleng amu olchala ninye ele lenterit naa kitopirr enterit naa, naa tenaitoki aunisho aun aetoki napashari naa kebulu naa tesidano oleng ina aitubului.

kitobirari oleng ena siai tenkop ang amu eh, kitodolu ajo etunishe orpayian netunishe oleng netupukutuo irpayek lenyenak neoto netoito sii neeku kegira taata adumu kulo payek apuo aya aidong aitaa naa arishie naa emashupai pemitoki emashupai anap irpayek petumokini naa aidong'o niyierr oltung'ani nimirr irkulie amiraki iltung'anak lemeeta ashu ilainyiang'ak naindim sii dii ninchooyo si naaji aishoi niaku isidai oleng ena baye.

enkiteng'enare ena nagirai aiteng'en iltung'anak peyie etumoki aatayiolo eniko peyie itumiaa ena bank naji NCBA, ore ena benki naji NCBA naa embenki sadi oleng' niidim oltung'ani atipika impisai inonok naa kisudoo impisaai inonok pee mitoki aimin neeku ore enkata niyieu nintayu impisai alo aasie esiai niyieu nintaas naa aidim ake nintayu teleleki neeku kegirai aiteng'en iltung'anak enaiko tenitumia enaiko tenepik impisaai enaiko teneeku naa iltung'anak lena benki naa sidai oleng' ena baye.

kitobirari oleng ena ramata onkishu ashua ilasho liramat orpayian nipik atua olale metadaata naa teninkerra ilasho aikarraki apik olale otii inkujit naa kedaa oleng kulo asho nepiru naa enetum enkare sidai naokito ake eeta olale nedaa anya kuna kujit nemitoki kulo asho anauru naaku keraposho nepiru oleng aseki naindim atimira nimiru impisai sidan oleng naa amu ingira naa aramat kulo asho linonok peepiru naa itum impisai sidan oleng teniramat aiko.

enkiteng'ena ena nagirae aiteng'en iltung'anak enaiko tenitumia naa ena benki sapuk naji central bank of kenya embenki sapuk olosho lang egirae aiteng'en iltung'anak enaiko tenitumia ashu enaiko tenepik impisai enye ina benki naa ekintodoli sii eninko tenintas ina, ina benki ina benki esiai enintas nana pisai esiai nekinteng'eni sii eninko tenitum tenelo niata mpisai kumok niyieu nipik ena benki ningerokinono ake embenki neeku ekilak ena benki tenkarake nena pisai inonok naa aisidai oleng ena baye.

manyorr ena siai amu kinaurisho ore enkinapata enkare ninap oltung'ani enkare tenkoriong aiko nejia nee ekinaurr ena are nekindim aitotiro enkoriong ekindim sii aitotiro elukunya esiai nagol oleng amu kiroshi enkare nelelek ailo ayau enkare tewueji nelakua neekintanaurr enkare nikiumisa ashu kintotirr enkoriong ino niaku mesidai ena siai misidai ena baye pii keyieu enkare naa ketaana enkare pemitoki iltung'anak naa ayau enkare tewueji nelakua tonkoriong'i enye kishiakino ninye naaji tenaa iyata engarri ninapie ena are kake mee enkoriong ino.

Ore ele naa orkioma ele naa oret iltung'anak enaiko tenereu impisai enye arashu eniko tenitumia iltung'anak impisai enye atumie kulie posai , neeku kakinteng'eni oleng' naa aaliki enkoitoi niindim anotie ashu indim aisdoriyie impisai inonok ninngerokinono oilo kioma nincho impisai inonok ore pee ebaya duo enkata naje ningerokinote nikilak kulingana enaa impisai apa ninjooyie ninche naa.

Ore ena naa kitodolu ajo keleng' enkop naleng' netadaate nkishu naa kepirr nkishu oleng' amu keeta nkishu nkujit naa kiidip ata nkishu naaraposho sidai oleng' neeku embay sidai oleng' ena naitishipisho.

ore ena kiteng naa enkiteng ena nalio osesen lenye ajo keeta nkujit. enkiteng napir oleng ena. enkiteng sidai nanyor enkong'u. enkiteng naa ekidim ayaki nkishu teneisho. idim ayaki ilasho, naa tenelo nimir sii ena kiteng naa itum impisai kumok, tenkaraki empiron napir ena kiteng tesidano, neeku isidai oleng ena bae naa kitodolu ajo ilaramatak iltunganak oleng.

irpaek kulo oidipaki aikesa, oikesa olopeny olchampa nitayio, nidong'o neshomo alo kulo paek pee etumoki enkolong atoosho. naa teneosh enkolong kulo paek, metoito pii nesidanu inakata amu ee mitoki kulo paek aerebuk ashu mitoki kulo paek aing'iala, tenelo nepiki atua irkuniyiani, ashu elo nepiki atua orkuniyia nimiraki oltungani. neeku tinilo kulo paek metoosho enkolong naa kisidai oleng amu keeku naa kemirayu.